Ngomnotet ne omokwinigee ko olekitildo ee kororikab kechirek asimamuch atil makatetab kejiriet akoibji noton ee komian kejiriet ,nyolu otinyee ngomnotet koraa ole kinome ono ketile kororikab kejirek asitwo komatil owech ,nebo oeng karik chenyolu otinye ko ee rokoet ii neyoche araten keliekab kejiriet ii asikobit komotwoitwo sition atil, nebo somok konyolu otinye makasit ne kitilisien ak tupait ne kitilen makasinoton sikongatibit ii ak kokojin boisiengung koik roisi.

Olekiomndo kumiat kimuche kiam nekokechul, kisorokuu okot ak kechiket akiaam, anan imuche kora iyaam kumiat ko kokinde chaik chebelebiik amuun toreti niton chaik ko anyinyekitun, kimuche kinde makatiat amuun kisorokuu ak kechiket akityo kemalen kouu pluban, toreti niton miondab tekeet ak ko anyiny mising kot kumiat.

Miten kotoldoleiwek en korenyon chekikitobonchi biik amun toreti niton temiik komin minutik chechang akonyorchike katoldoleiwek en oreet neroisi en oranitok, kotkocheng'at katoldoleiwek amanyor komuche kowekta icheket leet en minset amun inamin minutikwak en kasarta nenyolu, nebo oeng ko kikitobonchi temiik katoldoleiwek sikomuch kobut minutik chechang amun kiyamkee ak katoldoleiwek minutik, makisaten kingemindo minutik ak kokochin rurotet nemie en temishenywan.

Ing'iit kabkasi ketebenin kelenchin en koinutikuk kekurenin ng'oo, iwolu tebutiet imwaa kaineng'ung, imuche ilee kikurenin Adams kipyegon, nebo oeng kelenchin amunee simiten yuu, imwaa ilee amiten yuu amun kwoker en postaishek ko kokimolchi inatushek pepainik kelee miten kasitab muswoknotetab kombunini, ko kwoyoku baronokyuk ak kwaiku akeng'e en chekokikuron anyo ketebenan tebutik, nebo somok, toos kiriyoe boishoni en oldake anan toos itinye kimnotet netyan ndokikonin boishoni, iwoluu ilee eii kot ko kiriyoe boishonotok anan ko achicha kot kotomo iyoe, kot kiriyoe boishonitok imuche imwaa ilee kiroyoe en anoo ak anoo ak imwaa kainutikab ofisishek chekiriyoen boishoniton.

Omuche acheng toretet en oreet neunii, omuche olenchi benki kot komukokse kebee kobir picha tuket notinye kot ko kiranam, sikotoreton niton kokonon rabishek akoik kiit netononwon noton, nebo oeng amuche olenchi icheket kobir bicha tukaa cheotinye asikomuch koker icheket ak kokonon rabishek sikobiit koik kiit nekotononwon tukaa, nebo somok ko amuche akoito title deed nebo imbarenyun koik kiit netononwon, kokochin nitok benki kokonon rabishek cheimuche osom.

En ireyuu okere biik chekailach Kee en koloksetab atebtanywan, imuche komoche kobor eletebto kimila nenywan, ak kotoreti niton koribok tukuk chekibo keny, akokochi biik ak kokochi biik kotesta koriib kimila, imuche kora komoche sikobit kotinso en tiendab kipkaa nenywan amun akere kokachoran tokochikwak, eunekwak en soleiwek chelelach, okere kora chepto nekanam kiit neuu sotet nekakirar, imuche komii tukun chemiten oriit.

Boishoni bo baetab lokok kobokomonut kot mising amun toreti niton lokok chemeng'echen konyorchikee amitwokik en oreet nenyolu, ak ko amitwokik chekokichop en oretab tililindo, boishoni komnyee ak ko toreti chemotinye sikiik konyor chamet kouu yoon miten sikindet amuun konyorchikee amitwokik, nebo oeng boishonik cheuchu komoikochin lokok kochorso amun mosiorori yan kakibai kobiyo komnye, ikochin kora lokok kosoman komnye amat kobwat tukuk chechang, kinyoru kora koberuret en boishonik cheuchu amun kakiyai kasit nemnye nemobo atkai tukul koyoe chitukul.

En ireyu okere mama neiunekyik, achome boishoni amun bokomonut niton, toretech koisto murindo nemiten eunekyok sikobit komakimuch kenamnden amitwokik ak kokonech nitok keitying'e miondab kolal moet, kora okere olee kaiunishe mama koune tukuk, miee niton amun koriib tililindab konyin, toretech nitok kora komat kobwa kaliang'ik kolol tukuk anan ko kii aketukul nemonyolu, anan kobwa birechik kot oriit amun motililen tukuk.

Koroi kekuren lekwelet ak kobokomonut koroi amuun kimuche kebunoten yoon kimoche kebee sabarit nemoloo, nebo oeng komuche kotoretech koroi kelaen mosiket nemonyikis mising, nebo somok koroi kotoretech en oretab ureriet, kimuche keyaen urerietab sindanetabkee keboishen lekwelet, soo okere kobokomonut amuun toretech kora keyai masoesi neikimiti borwekiok mising.